Haha nĩ mũndũ ũkũgeretie kũingĩra rũrendainĩ akĩgerera laptop yake no akora gũtirĩ na internet kana mĩtambo ndĩraruta wĩra. Haha nĩarerwo atĩ kompiyuta yake ndĩrĩ na mĩtambo. Oho nĩarerwo arore cable ya network kana waya iria cirehaga netiwaki, kana arore kana wifi yake nĩraruta wĩra nĩgetha ahote kũingĩra thĩinĩ wa rũrenda rũu.

Wambere, nĩũrabatara gũthondeka rũthingo wega kana kũrigicĩria gatemu gaku wega ũndũ maaĩ mangĩuma kana kũngĩkorwo na maaĩ matuĩkĩte handũ kana maaĩ nĩ maingĩ kana nĩ kurĩte, maaĩ macio matingĩhota kũingĩra thĩiniĩ wa gatemu gaku tondũ nĩ ũkarigicĩirie wega na nĩũkairigĩte wega. Oho nĩ ũbatiĩ ũrore rĩrĩa ũgwaka gatemu gaku harĩ maratathi marĩa mekĩragwo kũu thĩiniĩ nĩgetha makahota gũcunga gĩko, nĩ ũbatiĩ wĩkĩre thiĩniĩ wa gatemu gaku nĩgetha kũgirĩrĩria gatemu gaku kũgĩa na gĩko. Oho nĩ ũbatiĩ ũrore gatemu gaku gatigakorwo handũ hangĩkorwo na, harathakĩrwo nĩ ciana, ũndũ ciana icio cingĩikia tĩri kana matoro kana mahiga maku, kana mahiga thĩiniĩ wa gatemu gaku.

Rĩrĩa ũkwambia kũrĩithia thamaki, harĩ maũndũ ngũrani ngũrani marĩa ũbatiĩ kwamba kũrora kana nĩũkũbatiĩ kũigĩrĩrĩka namo ũkorwo nacio. Wambere nĩ kũrĩa ũrĩrutaga thamaki ciaku cirĩ nini, kana harĩa ũngĩhota gũciruta. Oho nĩ ũbatiĩ kũrora handũ harĩa ũrĩrutaga maaĩ o hĩndĩ o hĩndĩ nĩgetha gũcenjeria thamaki ciaku maaĩ cikarage thĩiniĩ ma maaĩ matheru o hingo. Oho nĩ ũbatiĩ kũrora wone kani, kana ũrĩa ũngĩona irio cia ngũ, cia thamaki icio na raithi. Oho nĩ ũbatiĩ ũrore kana wĩna ihinda rĩrĩa rĩiga, rĩbataranĩtie gwaka gatemu kau na indo iria irabatarania gwaka gatemu kana nĩcikuonekana kwa raithi.

Kũgetha thamaki mũndũ nĩahotaga kwendia thamaki icio na akona ũguni, kana akona mbeca iria cingĩmũteithĩrĩria ona kũgũra thamaki ingĩ cirĩ nũthũ ahote gũcirĩithia, kana nginya kũgũrĩra thamaki iria ciatigara irio. Nĩũkoraga rĩrĩa mũndũ arĩithia thamaki nĩakoragwo na maũndũ maingĩ mũno marĩa thamaki ici cingĩmũteithia. Wambere kũndũ kwĩna thamaki nĩ hinya mũno ũkore nyamũ imwe ta ciũra kana nyoka. Tondũ nyoka nĩcithũire handũ hena maaĩ kana handũ hena heho tondũ ciendaga kũndũ kwĩna ũrugarĩ. Oho rĩrĩa ũkwendia thamaki ici ũngĩrĩma thamaki wĩna wĩigĩrĩrĩki ũkoraga hĩndĩ ciothe ũrathondeka o baida. Oho rĩrĩa mũndũ angĩrĩa thamaki ĩno nĩmũteithagĩrĩria mũno gũkũra kĩmeciria ona nĩtũmaga mwana ohĩge kĩmeciria na akahota kũnyita mathomo make rĩrĩa arĩ thukuru.

Arĩmi, rĩrĩa kaũntĩ itũ yagĩa ng'aragu, nĩ macenjagia ũrĩa maheaga mahiũ mao irio. Rĩu ta nĩ ũkoraga ng'ombe handũ ha kũheo mahuti tondũ mahuti nĩ maagĩte ũkoraga ciraheo irio cia mũtutu, na ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga iria rĩa ng'ombe icio rĩnyihe mũno. O ho, ĩĩ korũo nĩ kĩndũ ta ngũrwe ũkoraga rĩu citiraheo irio cia mũtu, maita maingĩ ciraheo irio cia mũtu na mairio marĩa matigaraga. Rĩngĩ nĩ ũgũkora ngũrwe icio ciraheo nginya mahuti ta makoro ma waru tondũ mahuti marĩa ĩrĩaga nĩ magĩte. Ngũkũ nacio rĩmwe nĩ ciagaga matharũ marĩa cibatiĩ kũrĩa ũgakora cirarĩa o irio cia nduka , na ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga matumbĩ macio manyihe mũno.

Mũrĩmi ũrĩ na ng'ombe nyingĩ rĩmwe nĩ abatiĩ kũhandaga nyeki nĩgetha akahota kwĩgitĩra hĩndĩ ya ng'aragu. Thutha wa nyeki ĩyo gũkũra, maita maingĩ nĩ ũkoraga arĩmi acio nĩ maramĩkĩra thĩiniĩ wa silage ĩrĩa ĩtũmaga mahuti macio maikare marĩ o mega ũndũ mangĩrĩo nginya nĩ ng'ombe thutha wa mĩeri ĩtandatũ. Oho mũrĩmi nĩ abatiĩ erore mũno tondũ rĩrĩa kwagĩa ng'aragu, tũtue thara ũrĩa ũrĩ mũgũnda nĩ ũmaga koguo nĩ abatiĩ hihi akoya thara ũcio rĩrĩa kwĩna mahuti maingĩ, akamathĩa na akamaiga na makunia na ũndũ ũyũ nĩ ũkahota kũmũgitĩra mũno mũno rĩrĩa gũkagĩa ng'aragu.

Rĩrĩa mahiũ maraheywo irio wega, nĩũkoraga ona maumĩrĩra mayo makoragwo marĩ o mega. Kwambere, tatwambe tuoye gacui. Rĩrĩa gacui gaciarwo kana rĩrĩa karĩkia gũtũrĩkia, kangĩheywo irio iria ciagĩrĩire cia gacui, nĩũkoraga gacui kau nĩkarakũra wega onoritũ ũrĩa wagĩrĩire. Gacui kau kangĩgakinya gũtuĩka ngũkũ, ũkoraga ngũkũ ĩyo nĩ ngũkũ ĩna riri ona nĩ ngũkũ ĩrakinyia kiro, kwogwo wakinya kũmĩendia ũkamĩendia mbeca njega. Tanĩtũrore gacaũ, gacaũ rĩrĩa gaciarwo gabatiĩ kũheywo iria. Nĩharĩ indo ingĩ gacaũ gabatiĩ kũheywo ta gũthecwo ndawa iria cibatarĩire, nĩgetha ng'ombe ĩyo ĩngĩgakinya gũkũra, kana gacaũ kangĩgakinya gũkũra, gagatuĩka ng'ombe njega ĩna riri, ĩrĩa ĩraruta iria rĩa, iria rĩrĩa rĩbataranĩtie.

Ĩno nĩ duka ya indo iria ihũthagĩrwo mũno nĩ ngari, ũngĩrora mbica-inĩ ĩno nĩ ũkwona hena taĩra kana hena kũgũrũ kwerũ kwa ngari, magũrũ maya rĩrĩa ngari ya rĩkia gũthũka no ĩcenjio magũrũ maya. Ũngĩrora hau ndiro thĩinĩ hau gatuka-inĩ thĩinĩ nĩ ũkwona hena indo ta Chloride, indo ici kana wũiro indo ici nĩ iria ciĩkĩragwo ngari-inĩ rĩrĩa ngari yarĩkia gũthũka kana rĩrĩa ngari ĩgũthiĩ kũrorwo kana ngari ĩrekwo service nĩ ũkoraga nĩrekĩrwo indo icio nĩgetha macini ciayo cikare ciĩ njega ũndũ ũngĩgirĩrĩria gũcũngĩra mĩtino ya barabara, o ho nĩtũrona hena mĩandĩko yandĩkĩtwo Mpesa, hihi no ũkore hena duka hihi ĩrĩa ũngĩruta mbeca kana wĩkĩre mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku.

O mahiũ nĩ marĩ irio iria cibatiĩ kũheyo na nĩ harĩ irio iria ciciagagĩrĩra mũno. Ta ngũkũ ũkoraga mũno mũno ciagagĩrĩrwo nĩ irio cia nduka na irio iria iratwarana na mũthemba wa ngũkũ, ĩkorwo nĩ broiler kana nĩ kĩenyenji ũkoragwo ũ ngũkũ harĩ irio ĩria ĩbatĩ kũrĩa. Ũngĩthĩ kũrĩ ng'ombe, ng'ombe ũngĩmĩhe nyeki, ũmĩhe irio cia nduka, ũmĩhe cumbĩ, ũmĩhe nyeki ta hay, ũkoraga maumĩrĩra makoragwo marĩ mega. Ng'ombe ĩyo nĩ ĩkoragwo na rĩrĩ ona ĩriya rĩrĩa rĩraruta rĩkoragwo rĩrĩa rĩega, ona ng'ombe ĩyo ũngĩmĩthĩnja nĩ ũkoraga nyama yayo ti njũru nĩ thaka mũno. Oho mahiũ ta ngũrwe ũkoraga mũno mũno cirabatara irio cia nduka no cikĩheyo cigatukanĩrio na makoro ma marigũ kana mawaru kana irio iria ithuĩ andũ tũrĩyaga.

Wa mbere nĩ gĩtĩyo, rĩrĩa mũthuri na mutumia maheyana gĩtĩyo ũkoraga kĩhiko kĩao gĩtirĩ na mathĩna maingĩ na nĩ kĩrarũma. Mahotaga kwendana na makahota kũrera ciana ciao wega. Ũndũ ũngĩ nĩ kwĩhokeka, rĩrĩa mũtumia kana mũthuri atarauma nja wa kĩhiko ũkoraga nĩmaraikara na thayũ mũingĩ, na gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna na ũrĩa ũngĩ, koguo ũkoraga kĩhiko kĩao kĩrathĩ na mbere gũtuĩka kĩega na gĩkarũma. Oho ũngĩkora nĩmarehokana nginya harĩ maũndũ ma mbeca, ũkoraga kĩhiko kĩu nĩ kĩhotaga kũrũma, tondũ andũ acio erĩ nĩ mendaine na nĩmarehokana nginya hakinya nĩ maũndũ ma mbeca.

Ĩĩ nĩharĩ bata mũndũ gũthuthuria irio iria mahiũ make mararĩa, nĩgetha ũkoragwo ũkĩmenya nĩkĩ ũracihe. Rĩrĩa ũtegũthuthuria irio icio, nĩũkoraga nĩũrekĩra mahiũ maku thĩinĩ wa ũgwati. Maũgwati ta: kũrwara, kana nginya gũkua. Tanĩtũtue, rĩrĩa wahe ngũkũ ciaku irio citakinyanĩire ikĩro, ũkoraga citirongerera kiro, ona ona matumbĩ marĩa ciraruta, ti manene ũndũ ũngĩhota kũmendia, koguo ũkoraga, hingo ciothe no hathara ũrathiĩ, na ũngĩthiĩ ũguo, nĩũkoraga ngũkũ ciaku, citirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na nocikinye handũ nginya cirĩkie gũkua.

Haha nĩharonekana hena mahiga kana hena mahiga maitĩtwo barabara-inĩ. Thĩiniĩ wa matũra-inĩ mamwe nĩ ũkoraga rĩrĩa kwarĩkia kuura nĩkũgĩaga matooro maingĩ, na nĩũkoraga thirikari ya itũũra rĩu nĩ iciragia rĩmwe ĩmũitĩre mahiga thĩiniĩ wa barabara nĩ kũnyihia matooro marĩa marĩ kũu. Oho nĩĩteithagĩrĩrĩa mũno tondũ ĩkoo nĩ kũndũ kwĩna irio, ũkoraga nginya mĩgũnda-inĩ ngari icio nĩcirahota kũingĩra nginya kũu na cikahota kũruta irio mĩgũnda-inĩ. Thirikari ĩngĩciria gwĩka ũũ, nĩhonanagia atĩ njĩra ĩyo ĩrĩ bata, na mũingĩ wa kũndũ kũu nĩ ũhotaga gũteithĩka mũno.

Rĩrĩa ndandĩkirwo wĩra na ngĩambia kũrĩhĩrwo bengi, nĩndahingorĩre akaunti ĩngĩ ya mwanya, ĩrĩa o mweri harĩ mbeca irĩa ĩingĩraga na mbeca ici citingĩhota kuuma, ndamĩhingire kwa ihinda nginya rĩrĩa ngakinyia mĩaka mĩrongo itandatũ ndarĩkia kũruta wĩra. Mbeca icio rĩrĩa ciaingĩra hau, citihotaga kuuma na no niĩ na mũthuri wakwa tũkoragwo twĩ na ũmenyo wa mbeca icio na pin ya akaunti ĩ yo rĩra ngwenda hihi rĩrĩa mũndũ angĩenda kũruta mbeca icio. Twekire ũũ nĩgetha hote kũgitĩra ũkũrũ wakwa. Rĩrĩa ngatiga kũruta wĩra kana rĩrĩa ngatiga kwandĩkwo nĩngakorwo na tumbeca tũnini, onokorwo no tũnini twa kũhingũra kawĩra kanini, karĩa ingĩhingũra na hote gũtwarithia maica makwa na mbere.

Rũrũ, nĩrũrenda rwa thirikari, rũrĩa andũ mahotaga kũigĩra, namakona motungata mwanyamwanya. Ũngĩingĩra haha nĩũkũhota kũhota kuona moteithio ma mathirikarĩ, ta maũndũ ma thibitarĩ, na maũndũ ma SHA, ũngĩingĩra haha, nĩũkũhota kũ kwĩyandĩkithia, mũbangoinĩ ũcio wa SHA, oho ũngĩingĩra haha, nĩho ũkoraga hena maũndũ ngũrani ngũrani, no wone namba yaku ya gĩbandi, na namba iria ciothe cia bata cirabatarĩkana iria cigagwo nĩ thirikari, oho rĩrĩa mũndũ arabatara kwĩyandĩkithia gĩbandĩ, kana rĩrĩa mũndũ arenda kuona certificate yake ya gĩthomo, ũngĩingĩra haha, nĩũkoraga nĩũraciona, thutha wa kũrĩha marĩhi matarĩ maingĩ.

Rĩrĩa mũndũ arahũthĩra intaneti, nĩ ũkoraga maita maingĩ rĩrĩa ekũingĩra rũrenda-inĩ rwa thirikari ta E-citizen, nĩũkoraga maũndũ maku kĩũmbe nĩ mahotete kũgitĩrwo tondũ wa membere, maũndũ-inĩ, ũngĩingĩra rũrenda-inĩ rũrũ rwa E-citizen nĩũkoraga nĩ ũrabatara gũĩkĩra namba yaku ya gĩbandĩ. Na namba ya gĩbandĩ ya o mũndũ o mũndũ cikoragwo citihanaine na ndũngĩkora mũndũ ũĩ namba yaku ya gĩbandĩ. Oho, rĩrĩa waingĩra rũrenda-inĩ rũrũ, thĩiniĩ wa system icio ciao nĩ ũkoraga gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota kũingĩra ndeto-inĩ ciaku kana gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota kuona ũndũ ũrĩa ũreka, tiga mũndũ ũrĩa wĩ mũico ũrĩa ũngĩ ũrĩa ũragũteithia gũĩka kana gwetha motungata macio ũretha.

Tene wakoraga andũ mathiĩ mũgũnda o nĩo marĩmaga, kana rĩmwe nĩmekĩraga nĩmohagĩrĩra macini thĩiniĩ wa ngombe kana bũnda cikahota gũkururia cikĩrĩmaga mĩgũnda. No oũguo matukũ marathiĩ, nĩũrakora rĩu thikũ ici, andũ maratũmĩra matinga kana tractor kũrĩma mĩgũnda yao. Oho nĩkũgĩte ma tractor mangĩ, marĩa marahota kinya kũgetha irio kuma mĩgũnda-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩũrateithĩrĩria mũno, tondũ wambere nĩũrahota kũnyihia matũmĩro, tondũ mbeca icio ũngĩarĩha andũ aingĩ marute wĩra ũcio, ũrakorwo ũraruta o tũmbeca tũnini tũrĩa ũgwĩkĩra itinga rĩrĩ maguta, na ũrĩhe mũndũ ũrĩa wĩnarĩo, akahota gũkũgethera na ũndũ ũyũ nĩũteithagia mũno kũhonokia mahinda.

Haha nĩndĩrakena mũno tondũ nĩndĩrona, haha nĩharonekana hena nyũngũ yũmbĩtwo na matoro ona jiko yũmbĩtwo na matoro. Na mũndũ ũyũ nĩarahota kũhũthĩra ngũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩrĩirie mũno tondũ nĩ ũnyihanyihagĩa ngarama ya kũruga. Tũtue mũndũ ũyũ arahũthĩra gas, gas ĩno nĩ ĩngĩranyua mwaki mũingĩ na gas yenyewe no mbeca mũndũ arutaga. Ũndũ ũngĩ ũteithĩrĩirie, andũ arĩa mathondekaga nyamũ ici, nyũngũ ĩno na jiko ĩno makĩhũthĩra ndoro, nĩũra, nĩũkoraga nĩmaragĩa mĩeke ya mawĩra, marĩa mangĩhota gũthondekagĩra indo ici andũ, na o makona o ũboco wao wa o mũthenya.

Gĩkĩ nĩ gĩtoro kĩa waru, nyama na karati. Ũkwamba ũtherũkie nyama yaku na yarĩkia gũtherũka nĩ ũkũmĩiga kando. Ĩgĩtherũkaga, nĩũgũthitha waru ciaku na ndũgacitinangie. Warĩkia ũgwo nĩ ũgũtinangia gĩtũngũrũ na, thuburia inĩ ingĩ nokĩhagĩre ngina kĩhĩe. Kĩarĩkia kũhĩa nĩ ũkũongerera nyanya ciaku ohamwe na karati. Nyanya ciaku ciarĩkia gũkua na cituĩke thubu thubu, ũgũitĩrĩra waru ciaku na wĩkĩre maaĩ ũreke citherũke kwa ihinda inini. Ciarĩkia gũtherũka ũkũoya nyama yaku ũmĩitĩrĩre mũtukanio-inĩ ũyũ wa waru na maaĩ. Thutha wa hau, nĩũgũcikunĩka weterere citherũke nginya waru ciaku cirĩkie kũhĩa. Gĩtoero gĩkĩ no ũkĩrĩe na indo ngũrani ngũrani ta mũcere kana nginya mũkimo.

Rĩrĩa ũkũharĩria ũcũrũ waku wa mbere, nomũhaka ũkorwo na mũtu, cukari, na maĩ, thĩinĩ wa thuburia nĩũgwĩkĩra maĩ kũringana na gĩthimi kĩrĩa ũrenda, ũreke maĩ macio matherũke biũ, maĩ magĩtherũkaga, thĩ-inĩ wa gakombe ka thĩ-inĩ wa kamũthuku, nĩũkuoya mũtu waku, nawĩkĩre tũmaĩ tũnini, ũrugucanie, nginya ũtwĩke, ũtarĩ na manyamũ thĩ-inĩ, thutha wa hau, nĩũkuoya mũtulanio ũyũ waku wa mũtu na maĩ, ũwũitĩrĩrie thĩ-inĩ wa maĩ marĩa maratherũka, thutha wocio, ũbatiĩ ũkoroge mũ mũ mũcũrũ waku, nginya rĩrĩa ũrĩrĩ ũrĩrĩkia gũtherũka, warĩ warĩk wambia gũtherũka, nĩũkwamba ũti ũũtige kwa ihinda inini, ũngĩona ũcũrũ waku, gũkũ mĩico-inĩ ya thuburia, nĩwambia kuma, ĩyo yonanagia, atĩ ũcũrũ waku, nĩwambia kũhĩa, nakumania hau, nowĩkĩre cukari waku, urugucanie, warĩkia gũtherũka rĩngĩ noũteng'ũre ũcũrũ waku ũgũkorwo ũhĩte.

Ĩno nĩronekana nĩ taũni nene kũrĩa kwĩna maũndũ maingĩ marathiĩ nambere. Nyũmba-inĩ ta ĩyo tũrona, no ũkore, nĩũrona hena ibandĩko nyingĩ ngũrani ngũrani, kuoguo nĩkuonania ĩyo nĩ nyũmba ya mbiacara, na hena mambiacara maingĩ marathiĩ nambere nakũu. Ũngĩona nĩndĩrona ngari haha na cihana ta cirĩ kamũthiũrũrũko-inĩ. Haha hakoragwo harĩ handũ hega, harĩa ngari cihotaga gũthiũrũrũka nĩgetha citika cirigĩrĩrie mĩtino ya barabara. Haha nĩharonekana, ĩno nĩ taũni ĩna maũndũ maingĩ, na ĩna shughuli nyingĩ, iria cirathiĩ nambere.

Ndagũthaitha nyihanyihĩria bei ĩyo tondũ gwa thaici ndirĩ na mbeca icio ũranjĩtia, kuma haha nginya hau ndĩrathie niĩ menyerete kũrĩha ndũthi ciringi magana merĩ no wee ũrandĩhia magana matano, ndakũhoya engwe ndĩhia magana merĩ nĩguo ona rũcio rũngĩ ĩngĩkabatara mũndũ wa ndũthi wee nĩwe ngeta, rĩngĩ kuma haha nginya hau barabara ti thũku na gũtiraura, koguo ũndũ ũcio nĩ handũ tũngĩteng'era ona ihenya tũtagũtinda tũgĩikara mũno barabarainĩ.

Indo ici mũno mũno ũngĩcikora thĩiniĩ wa sacco kana thĩiniĩ wa bengi. Ũndũ ũyũ nĩ iteithagĩrĩria mũndũ mũno, tondũ rĩrĩa wona na wathoma na wanyita ũrĩa handĩkĩtwo nĩ ũkoraga wĩ ta mũndũ nĩũrahota kũmenyerera mbeca ciaku. Ta haha tũratarĩrio ũrĩa ũbatiĩ gũbanga mbeca ciaku rĩrĩa waciamũkĩra. Wauma hau, ũbatiĩ kwamba kũrĩha mathirĩ marĩa wĩna mo. Thutha wa hau, nĩ ũbatiĩ kũmenya nĩ maũndũ marĩkũ ma bata ma gwĩka na nĩmarĩkũ mangĩeterera. Thutha wa hau, mbeca iria watigara nacio nĩ ũbatiĩ kwĩĩkĩra kaũndũ kana wĩigage, nĩũndũ wa mogwati mangĩũka rĩrĩa ũtarĩ na mbeca.

Niĩ hũthagĩra macini yakwa, na nĩhotaga gũkinyira rũrenda rwa magoti thĩinĩ wa bũruri, no harĩ andũ arĩa mahũthagĩra macini cia kũrĩhĩra kana magathiĩ handũ harĩa harĩ na macini makahota kũrĩhĩra. Nimageragĩra moritũ maingĩ tondũ rĩmwe, no ũthiĩ hau ũkore hĩndĩ Kũrĩ hĩndĩ magoti marĩhagio goro mũno mĩerinĩ ta ya wagatandatũ na wamũgwanja, nĩrio andũ mabatie gũkorwo magĩka atĩ, makĩ makĩ makĩrĩ makĩ makĩerũhia magoti mao, ũkoraga hĩndĩ ĩyo macini ici cia kũrĩhĩra mararĩhia goro mũno gũtinda ũgĩ ũkierũhia fomu yaku. Oho macini icio rĩmwe nĩokoraga ĩko ti mũndũ mwĩhokeku aragwĩkĩra ũkoraga rĩmwe nĩarahe andũ angĩ ndeto cikũĩgie kana maũndũ maku, ũgakora andũ nĩmoĩ mbeca iria cihotaga kũingĩra thĩinĩ wa akaunti yaku na ũrutaga igoti rĩigana atĩa.

Haha nĩronekana nĩta kũndũ kuma na monanio ma kĩndũ nĩkĩo ũrakora atumia maikarĩte na marĩte indo ciao haha thĩĩ magĩ metereire agũri moke magũre. Mũno mũno ĩkĩkaga rĩrĩa andũ a kũndũ kũngĩ mokĩte ta kuma county ĩmwe gũthiĩ ĩngĩ kana nginya ageni a kuma nja ya bũrũri magoka maga makagũra indo icio na nĩgetha mahotage kũririkana kũndũ kũu marĩ. Indo ici rĩrĩa magũcithondeka makoragwo makĩonanĩrĩria ũndũire wao wa andũ acio acio marathondeka indo icio ka kũndũ kũu na rĩmwe ũngĩthiĩ nĩmahotaga gũgũtarĩria, maita maingĩ ũkoraga mena mĩgathĩ ya ngingo mena mbete cia magũrũ rĩu ta mathai nĩmathondekaga iratũ iria cionanagia ũndũire wao.

Kũhana atĩa ndereba? Niĩ nĩ hĩndĩ ndacuka kuma ngar-inĩ ĩno yanyu na nyingĩrĩire stanji-inĩ ya Nairobi na rĩu ndĩroka kuona atĩ mbagi yakwa ndĩrĩ ho na mũkũmĩigĩte haha mbuti-inĩ, ngwĩciria rĩrĩa andũ macukĩire karatina, he mũndũ ũrĩ ũcenjanirie mbagi ici igĩrĩ tondũ haha hena mbagi ĩhana yakwa no ĩno nĩ nene mũno hanini gũkĩra yakwa. Hihi rĩ ingĩka atĩa nigetha nyone mbagi ĩyo? Kana nomũhote kũhũra thimũ wabici-inĩ ya karatina ya sacco yanyu nĩgetha nyone kana engwe nĩngũhota gũteithĩka na mbagi yakwa tondũ yuma na indo nyingĩ ciakwa nginya ido cia kĩũmbe ta laptop na maratathi makwa ma wĩra-inĩ. Na hihi rĩ, ĩkwoya ihinda rĩigana atĩa ingĩkona mbagi ĩyo yakwa?